Kĩrĩma kĩa Mount Kenya nĩkĩo kĩgucagĩrĩria ageni, makĩria nĩ tondũ nĩkoĩ kĩrĩma kĩrĩa kĩnene, bũrũri-inĩ wa Kenya.

Atwarithia a ngari, ona athii arĩa mengari-inĩ ĩyo, meyohe mĩcibi, ndereba matigatware ngari na ihenya, nao andũ a nduthi mekĩre nguo cingĩmagitĩra kumana na heho, kana ũgwati o wothe ũngĩmakora.

Rũĩ rwa Tana, rũhumĩte kuma mwena wa Abadare, na marĩa marũthiũrũrũkĩirie, mahutanĩtie kumana na njũĩ na marũĩ marĩa manini.